Mae en chanjo gwogi, to chanjo gwogi ni gi nengo kaka kama. mokuongo, ritruok kuom twoche ma nyalo kelo thoo. E wi mano anyalo wacho ni, yath twono geng'o ne gwogi twoche kaka mar rabis gi ma moko ma gin twoche ma nyalo kelo thoo. Mar ariyo, geng'o landruok mar twoche. Yadh no konyo e geng'o landruok mar twoche ma yudo gi e kinde gwogi ma moko ma gi yudore go e yo kata kuonde ma gi rome. Kendo onyalo geng'o landruok mar twoche ne dhano. Mar adek, chuny ma okwe, e wi mano anyalo wacho ni ka ng'ato ong'e ni osemiyo gwoge chanjo miyo ibedo gi chuny ,mo okwe nikech ong'eyo ni oritre kuom twoche mang'eny. Mar ang'wen, yudo pesa mi itiyo go, e kinde mang'eny chanjo ok chul pesa mang'eny kaka, chanjo twoche ma igeng'o go kendo ngima mar oganda be irito ka po ni ng'ato ochanjo gwoge. Nikech okonyo dwoko piny twoche mang'eny ma nyalo.